ore tene nadolita impoosho naado impoosho sikitok kitunguu ormushele o miingi o njugu.

ore ena naa enkima orkeek nintumia ayierishore esaa nimiata inkulie kimaitie.

ore ena naa jiko okoa, sidai oleng, temaendeleo, amu meitumia, inkuk kumok, naakituku edaa asioki.

Ore tene nadolita erruat irpiloi ormiranketi or mattres o mbukui o ntupai enkare o misai'

ore esiiai e benki e kuna olong;i naa kesidai oleng amu idim airiwai impisai te simu nidim airiwai te siokinoto, alang'u apa.

ore tenayieu iropiyiani esile, naa iltururi aisilen alang'u benki.

ore isaai naasishoe te huduma center naa aiteru ssare mpaka saa tomon oobo enteipa, naa too nkauntini pookin.

kadolita nkera esukuul we matatu, olderefai le gari, egira asotu mpisai.

ore tene naa digital police station etiiki olpresident ruto,o kindiki, oltung'anak lenyanak.

kadamu enkoitoi ning'orunye KRA aa registration enkata e dukuya.

ore enkiprta osirua loormaasai naa pee eyau naboisho orkereti loormaasae.

ore tenilo olduka ainyiang'u shimpi, ninkilikuanu keropiyiani aja, nijoki pee kidung'okini inkuti ropiyiani.

teniyieu nikidung'okini entoki tosupuko loormaasae naa ijoki entoki oshi ninyiang'unye te gikomba, nijoki mikitudung'oki enkiti toki.

ore ene naa sipitali, obakitae oltamoyiai otii oxygen.

ore tene naa kegira adamisho

ore tene nadolita empisha. naata oekigeroto le jomo kenyatta University. naibung'itai tenkaina.

ore eisiai e graduation te nkop ang',naa kepiki osirua sapuk oleng'.tenkaraki enyuaata enkerai.

ore eunore e organic naa eunore sidaie natural resources ,naa keeta faida oleng amu kisho edaa ebulu esidai tolchampa.

ore ena naa esikar sidai, tenilo amanaa too saai inonok, tenemiata esiai.

ore enkoitoi nidim anotie iropiyiani te benki, naa keetae enkoitoi ninayunye iropiyiani tiatua esimu ino eimu benki.

ene tipat ena te murua ang' amu keyau naboisho, neyau dupoto, neyau eretoto

enetipat ena temurua ang' amu kelikini ntoyie pee epal esiai emuratere amu kisaidia iseseni lenye.

adolita inkoto constituency, huduma center, naisidia iltung'anak, pee etum impala einoto we nkipande.

ore enyamali naata iltung'anak eyieu iropiyianik enche naa iltung'anak lemeeta esiai naa ore eniko pee eiboori naa esiai ing'oru naas peyie etum iropiyiani.

ore ena siai eunore orkeek temurua ang naa keisidai oleng amu keisaidia mazingira metaa sidai naa keyau enchan.

ore tene naa kanisa etiiki, egira orpaastai aomoniki inkera.